Yangeal kipsiongik eng duket akibwat ile kakiwekun rapinik chemachutkei icheken ile kosir rapinichoton anan katutukinitun en chekokimoche angotkokosir ilenjini alndoindet nichu rapinik chekosir kokotkoo katutikinitu ilenjin alndaindet kaikai wekwon rapinik cherortootin amun mowekun chechoton chekonyolunotin